tuyoshek ab sigiik ak konetik kobo komonuut kot mising en sugulishek amuun sigindet komoche konai kole tos unee lakwenyin en sugul tos tesoito ano en sugul, tos igilegee, konetik koraa kotam kochere sigiik kolenchi ogochinii lagook kasarta nesomonen, matokoini kasiit neoo mising yoon mii kaa, niton ko kararan kot mising ko yetuyo mwalimuek ak sigiik ab lagook asikongalalen agobo somanet ab lagook, ak kotuitos konetik ak sigik mising ko yoon nyokogerchin tyemutik ab lagook konai kole tos unee somanet nyin, tos koigilgee, taam kechere sigiik kelnchin ogochin lagook kasarta neamaat sigomuuch kosoman ichek, en komostab mwalimuek ak ichek konyolu koneet en oreet negararan maat koyokyogu

Koborunet neo nebo kipagengeitab kokwotunwek komara yon itinye chain en kongung anan yon kegur bik nyikotoretin en ngalekab sukul en lokok kuk kobwone bikab kokwengun koyoton yeinoe ile omii kipagenge ak bikab kokwengun. Koraa komara yon itinye toreti koibu beek alak nyokochobun alak chekiome ko noton koboru kele otinyengee kipagenge ak bikab kokwengun. Koraa komara yon itinye kayumanik chebo kii agetutuk anan chebo sipitali kobwone bikab kokwet en chongindo kobwone nyokotoretin niton Kobo maana ngeib kipagenge ak bikab kokwengun ak keyinyengee notet nekararan. Koraa yon koburchine ak bikab kokwengun kobendii tai tukuk chechang missing koyon toretoshek, yon imoche koraa inai ile otinyengee kipagenge ak bikab kokwengun komara yon itinye kii agetutuk en kongung ak kobwa koyotet.

En emoni en kasari kochang kipsomaninik chechang chemisweito anan chetinye shida nebo konyek kwak komii sukulinywan nekineten ichek . Miten sukulinywan ketoreten ichek alal kikochin munaok kosweitaen, kipsomaninik alak chon mokere kabisa koyoche kimutote ichek yoche kumuti ele kamach anan koyoche kikoin ichek ketit netoretengee yon wendote sikosapsapen kii agetutuk yon moi kwo.

Chang oratinwek chechang chekikochop keboisien en ng'alek ab somanet, kondoindet ab somanet ko kikotet tetutik chechang akobo kipsomaninik serkalit kora koyoche kotes konetik cheyomotin gee en sukulisiek asikobit kotoretok kipsomaninik konetak ako siryo ichek ng'alek ab somanet kora ko serkalit koyoche kotinye sugulisiek kitabusiek chekiboisien anan kitabusiek chekisomoni asikotoretok lagok en sugulisiek missing ko sugulisiek chumbo barak koyoche kotindoo konetik cheyomotin gee ak clasisiek cheyomotin ak lagok yoche ko kit aketugul neboisie koyomotingee ak lagok ab sugul. Oratinwek kora chekikotet serkali koyoche ko konetik alak tugul anan konetik chekikesir koyoche kobendii sugul en kila ak kila ak konetak lagok

Olekitoretoo kipsomaninik chemii komoswek cheloen ih koyoche kineten ichek sokat sikobit kotoretok ichek en ng'alek ab somanet nywan. Yoche kineten ichek soet en soet kora kokeren tuguk chechang akobo somanet nywan ako kora kotesyin kora ng'omnotet ana naet neoo en ichek kipsomaninik chechang chetindoo simoisiek cheechen anan laptop cheechen ketoretokse ichek amun keren tuguk chechang en soet keren kole tos nee netesetai en somanet nywan ana nee kit netesetai en emet toreti soet kot missing amun somonen en oldatugul akosiren tuguk chenyolu kesir en somanet nywan, oletoretitoo kora somanani koyoche koyokyi tuguk chenomegee ak somanet asikokerchigee en yoton

soet kotoreti biik chechang ago ituitos biik koraa, mising ko biik chon mii komosweek cheterter anan komosweek cheloen kotoreti biik, toreti biik koot mising amuun yaan otinye tuyeet ak biik alak tugul anan choronook omuche otuyechi soeet ak ongalalen kiit neomokyinigee, niton ko karararan kot mising, niton ko kigotoret biik koot mising en kasari en ngaleek ab somaneet, toreti biik cheloen kot mising amuun maraan yoon imii komosta neloo agomoe otuye ak chi komalasima kele inyoon bagai olemii, otuyechini soaniton ak ongalalen agobo somanenywaan anan onaai ole tos tesoitoi ano taai somaneet en emet, tuyoshek ab soet ko karararn kot mising amuun omuche ongalal biik chechang komotuye

Ee olekitoretito bik cheloen konyorugee ak bik alak kongalalen akobo somenywan anan kit agetutuk ko soet. Soet kora kotoreti en tukuk chechang missing koyon omoche ingololjine ak chii agetutuk nemii komosto neterter anan komoswek cheloen, niton kotoreti bik kot missing. Bo komonut kot missing yon Ako toreti bik yon omoche otuye am chii agetutuk mara yon Otinyengee tuyet agetutuk akobo somanet ko niton kotoreti bik.

Eeh tukuk chekitebe kot missing yon ibesiregee en sukul anan yon kewendii netai ketepenin tukuk chechang kitebe kele tos unee somanengung somanengung komutiten ono anan tos imoche iyai kosir oinon. Sukulishek chumbo barak kora komokipendiii buch yoche komutin barwet nebo sukul kobor kele tos unee somenengung tos unee tyemutik kuku chebo testi. Koraa kemokingee tukuk chechang kou baronok chebo kilasit sisit neiboru kele tos kisoman itu akoi kilasit sisit, koraa kemoi barwek neiboru kele tos kikisichi ou tos iboo kenyoshek atak.

Muswoknotetab kasari ko kikowal tukuk chechang missing koyon Owendii isiregee netai imoche ichut sukulishek chumbo barak ketepenin tukuk chechang kot missing, koraa yon isiregee netai ko kikotet muswoknotetab somanet kole yoche kipsomaninik alak tukul chechotet netai koyoche kotindo kretit nekararan kou yon imoi ibesimonchi kou ngalekab somenet inet lokok anan kipsomaninik koyoche kegee kele tos kiunee en subjetishek tos imuch iyai kosit noton nii yon imoche inendet kou ngalekab isabu koyoche kenai kele tos kiunee en ngalekab isabu amun makoi inet lokok komengen ko noton koyoche kenai kot missing. Yon kikeput en ngalekab somanet komakoi kotachin sukulishek chumbo barak amun mokingee kipsomaninik chekikosieyo chetindo kireti nekararan.

Tugetab safaricom ko kit nebo komonut kot missing en emoni bo kasari toreti biik en tuguk chechang toretin kora yon mara kamee simet neng'ung ak iib kwo yunitet kobaketoretin kechobun en yunitet niton okere kokararan kot missing tugetab safaricom kora kotindoo tuguk chechang kou yan imokyinigee simoit aketugul inyorchigee en yotet. Kapsafaricom kora kotoretin missing ngo mara komii chii nekemoe iyokyi rapisiek ak koba nambait nemonoton ih kotoretin kowekun rapisiek choton kora

Baronok chekimokigee kot missing yon ibenyite kipandet anan yon ibetile kipandet kemokingee baruet neiboru kele tos kikisichi ou tos kirinyit kenyoshek taman ak sisit chekimokigee koraa kenai kele tos ibo kenyoshek atak tos kikisichi ou en kenyit oinon ak arawet oinon . Koraa kemokingee baruet neiboru kele tos kikisikin kokwet oinon ak baruet neiboru koraa kele tos kokoyam itil kipandet tii ,yoche koraa komii baronok cheiboru koinutikab sikik twan Ako koimutik choton nii koyoche kosomok. Koraa kemokingee kainengung neisipigee komie nesirat komie, koraa yon ipetile kipandet koyoche ipir photo copy kit agetutuk nekimokingee

Tuguk chekitebe yon ibesome kasit ih ko kit netaa kemokyingee kipandet yoche kenai kele tos tei lakwet ab sukul ih kora yon imokyinigee kasit neu konetisiet kemokyingee baruet neiboru kele tos kiritar sukul ih? Tos kikesir en somanet ng'ung ih noton ko kit nebo komonut kot missing, makoi kesirin yon mesoman kora kemokyingee baruet nebo clasit taman ak oeng neiboru kele kiritar sukul, yon ibesome kora koyoche isom en kominginet ab gee asikesir kasit aketugul ko kit netaa kemokyingee kipandet en olan tugul amun ngo metinye kipandaniton ih ko makoi itoretoke kimokyingee tuguk chechang ako kimoe keik chito neimingine gee ana chito nemuitoin

Eh yon ioldoi ingoroik en indonyo koyoche ialde en oret nenyolunot ana oret nekararan ako koraa koyoche itinye ngomnotet neo ,koraa yon ioldoi ingoroik koyoche ialde en beit nekararan asikocheng kastomaek kuk ana asikobwonchi kastomaek chechang amun kotialde Kali komokonin isich kastomaek ngamun chang bik cheoldei akichek kosoru beit nemii ngweny, yon ioldoi kora ingoroik komoyoche isis yoche itweku asikonai kastomaek kole tos ioldoi Ono ingoroik kuku amun kastomaek chechang komoi ingoroik chemii ngweny beit nywan komoyoche ichill kastomaek yoche ialde en oret nenyolunot ana oret neyomegee.

Temik ele oo konyoru kewelutik che eechen en kawekwak, mising ko yan kigamin mbaret neo. Ko kawechuton yon moruryo inyorunen hasara neo. Ngunon koyoche kerib en oret ne kararan asikotoretin, asi yealde inyorunen rabishek anan chepkondok che toretenge. Kora kawechuton kobo komonut kot misng ago tuguk che kororon en chi tugul. Ole kiterto kawechuto, koyoche kerib en oret ne kararan. Yoche kerikin sait age tugul. Kawechuton kora komoche ole kararan asikoribok komie en yoton amun kawechu ko tuguk che toreti biik. Miisng ko temik toreti icheg e aldaenywan amun nyoru kelchin neo. Kawechuton kora komachitugul nemine yoche temindet nemine ko nekikonai kole tos nyorunen kelchin neo? Amun magoi imin yon mengen.

Temik chechang konyoru kewelutik che eechen mising ko yan kegombwan mbaret en chitab kokweng'ung anan chi agetugul ko sait age komuchi chitab kokweng'ung koamenin tugukuk en mbar anan komuch agot kogetyi tuga koamanini minutik che kigemin. Niton kogonu hasara neo. Yan kiinam mbaret ab chito anan igomboan koyoche oyonchine ole tos iteme keyishek ata anan egosiek ne tyan asikobek? Amun imuch koalda chito mbaret ago mara kigaigomboan. Niton ko kewelutiet neo kot mising en temik chechang. Nan kora komara kemin tuguk en mbar ak kobwa ko kororonegitun, komuch kobut nebo mbaret ak kwam ago kirilibonji rabishek chebo kagomboanet, noton kogonu hasenet neo anan kewelutiet neo en inye. Niton koyoche kegere mbaret.

Somanetab soet ko kigotoret biik kot mising amun inyorunen tuguk che chang mising ko yon isomoni anan yon isiren tuguk. Kora inyorunen tuguk che chnag kou yon imokinige kitabut age tugul inyoru en orit yoto. Niton ko kigotoret biik kot mising amun icherunen kou ng'alekab sugul anan tuguk che nyolu keyai en sugul. Kora imuche ikoneren tugukuk kou baronok ab sugul anan kiy age tugul. SOet ko kigotoret biik che chang mising ko sugulishek chumbo barak. Kararan toreti biik ago tesun kora ng'omnatet anan naet neo niton kobo komonut kot miisng en kipsomaninik, toreti ichek en ng'alekab somaneywan. Koneren kora tugukywak chebo sugul ak kocherunen kora yon moche koger tiemutik kywak chebo sugul. Toretin kora yon imoe icherunen bukuishek anan kitabusiek alak tugul che imokinige isoman.

Muswoknatet ab Youtube ko kigotoret biik mising, kinyorunen tuguk che chang anan konetishosiek che chang, mising koyon isibi en kila ak kila. Toretin kot mising amun yon mara mi kiy nekokaimin anan ne komenai en ng'alekab somanet ak isib en youtube inyorunen kiiyoto. Niton kobo komonut kot mising en kipsomaninik che chang anan chitugul en youtube kora imuche isiben tuguk che chang che tesetai en emet anan ko kiy age tugul ne imokinigeinyoru en youtube. Agere ko kigotoret biik kot mising en ng'alekab somanet amun, nan inyorunen kondoindet ne inetishe agobo tuguk che chang. Ko yoto inyorunen tuguk che chang ak inai kora tuguk che chang che mara komengen. Toreti biik kot mising amun imuchi isiben tuguk che chang agobo somanet ak inai kora tuguk che chang. Kigotoret kipsomaninik che chang. Kararan kot mising ago toreti biik.

Ole oibundoi mokutik kyuk chebo temishet en imabrenyun oibu en oret nekararan missing ko mara yon omoi amin ki agetutuk en imbar koyoche anai ole tos tukuchu omoi ko kororon en imbar tot korut ko kororonekitu n niton ko makutyet nekararan korun kokorut tukuk kotoretin kot missing. Koraa koyoche atem imbaret ko kararanit asiityo angol komamii kii agetutuk en imbaret sikopit ko kararanit imbaret ak korut tukuk chekororon. Missing ko tukuk cheu nganuk komuche imbaret netilil anan imbaret nekararan nekorun kemin korut tukuk kuk ko kororonekitun.

Kararan kot missing ngeba kechikil bortangung amun nan mara komiten mionwek chetinye ako menken ko kararan ngeba kepima asikenai kele tos imii komie. Koraa nan mara kwomin metit bakoraa koyoche iwee ichikil mokinomdogee miondo yoche kepima sikenei kele tos nee neibu sokwomin metit abakoraa niton ko kararan ko missing akobo komonut en chii agetutul, nan ibure chito ibore mara imii komie omii mionwek chekiwungee en bortangung omengen ko niton ko kararan ngeba kochikil sikenai kele tos meyinye miony agetutuk ,yo. Ikose. Konyalat bortangung abakoraa koyoche iwee kepiman anan kechikil kenai kele tos nee miondo netinye en borto asikinyoun. Mionwek chechang komoiboruges en borto tokotore ekoshek chechang asikoboegee ko kararan ingebekepima .

Serkali tab kasari ko kikotet tuyoshek chechang konet kinetin akobo muswoknotetab somanet niton ko kararan kot missing amun nyoru konetutik chechang akobo somanet missing ko konetik chon ingete sukulishekab barak. Tuyoshek chuto koraa kotoreti konetik missing ako nyorunen tukuk chechang yotet, kinetet koraa konetik konao ole ripto sukulit nyin ana sukulit nywan akonai kole sikokararnit sukul koyon kokirip en oret nekararan ana en oret nenyolunot, serkali kora ko kikotet tukuk chechang konai kole tos testoitono tai kipsomaninik en pandap tai nenyunet tos kinetet en oret makaran , tos yomotik kitabushek cheboishen nii . Koraa kinetet lokok en sait neyomegee sirkalit koraa ko kikotet kinetik konai olekiripti rabishekab kipsomaninik.

Sigiik chechang' kotinye keret neo akobo lagokwak ,missing ko kipsomaninik anan chon somandos en sugul, komoche konai kole tos unee lagokyik en sugul, tos igilegen ii, kora sigik koyoche korikyi lagokwak, koneet en oreet nekararan ,yoche kogoin kasarta neyamat asikosomanen asikobiit komayem anan kochesan ak choronok alaak ,sigiik kora komache konai kole tos kagineet lagokyik en oreet nekararan ii alan tos igilegei lakwanyin en somanenyin, niton ko bo komonut kot missing ingorikyi sigindet lakwenyin, koneet oreet nenyolunot neyoche kebun.

Simoishek ab intenet en emoni eb kasari konyoru koimutik che terter amun simoisheju konan komara yon metinye rabishek che olen katit sichut internet igeren tuguk che mokinige konooton ko konin koimutiet kot mising en inye. Simoishek ab internet ko kararan ingeboishen en oret ne kararan anan en oret nenyolunot. Toretin kora yon imoche igeren tuguk che chang anan tuguk che imokinige. KO kararan simoishechuton kora. Simoishechuton kora yan kame anan yon kotwo kogonin kaimut kot mising amun simoishek chuton ko kali niton ko kararan ingerib kot mising asiteiboishen, asikotoretin en tuguk che chang. Toretin kora yon mara imoche igeren tuguk che chang kou ng'alekab sugul anan somanet. Kotoretin kora iboishen kararan ingerib asimenyorunen kaimut age tugul.

Kipsomaninik che chang koboisien internet en oret nemakararan ana en oret nemanyolunot niton amunee sikonyoru koimutik che chang en somanenywan. internet ko kararan ingeboisien en oret ne kararan amun imuche iyaen tugukuk anan icheng'en tuguk che mogotin en somaneng'ung kou kipsomaninik che chang koimuch komoboisien en oret nemakararan anan en oret nenyolunot koyaen tugukywak. internet kora koma yaa en ngalekab kipsomaninik amun boisien ichek kochikilen tuguk che chang misng ko kou ngalekab sugul anan kou ngalekab somanenywan. Toreti kora kocherunen tuguk chemokotin ge en inendet anan en sugul. internet kora yon mobosien kipsomaninik en oret ne kararan konyorunen koimutik che chang amun imuch koyae tuguk kwak chemonyolunot ana koyae tuguk che monome ke ak somanet. Niton komakararan.

Bo komonut kot mising ingechikil biikab boisionik mising komara yan kiisir chito anan kiisir cheplakwet koribun lakweng'ung. Koyoche ichikil inae ile tos ribun komie? Tos ribe en oret ne karan ii? Wany tos boe kobiyo ago mwete en kila ak kila? Niton kobo komonut en chito asinai kora koyoche ichikil chito bosieng'ung inai ile ngwany tos tesetai komie boisionik ii? Kora nan ko mara kiisir chii en tugeng'ung, koyoche inai ile tuguk che kakealda ko yomege ak rabishek che tyan? Tos kinyorunen kelchin tuguk che kakealda? Niton ko kararan asinoe ole testoito tai boisionikuk en gaa anan en olda tugul. Biik ab boisionik komi en komoswek che terter. Ko kararan en inye indichikil asinoe kit age tugul anan kiit ne tesetai.